Mwĩhumbĩre wake, no nginya athiĩ ethambĩte wega, na akehumba wega agĩtigĩra hihi kũonekana atarĩ mwega. Ningĩ nĩ ũrĩa tũmbĩ airĩtu mombĩtwo. Hihi ena kahinda ka mweri, mau no morito ma mwanya. No hena ũgitĩri wake gũthaka nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũgirĩrĩirio gũthaka, bata niathiĩ emenyete.

GĨthomo gĩa tene kĩrarĩ kĩa mabuku tu no thiku ici ũrĩa gĩcenejetie nĩ gĩũkite ɡĩkĩonanagia mwana wothe no ahote gwika kaũndũ. Na makanyitanĩra na arimũ ao kũmonereria ati gũtirĩ mwana ũngĩgũa nĩ ũndũ wa gũkorwo ndaranyita ũndũ. No mũhaka hena ũndũ aranyita. Nĩ tondũ nĩ ũhoro wa moko na gwĩka tũ maũndũ na meciria maku. Ugagathondeka gagatuĩka ũndũ wa gũtũma ũgateithĩka rũciũ.

Nĩ ndũrĩrĩ cia Kalenjin, iria igayanĩtie ta Kipsigis, Nandi na Keiyo, na rũgongo rũu no rũrĩ Maasai na Turkana, nĩo maikaraga rũgongo rũu rwa Rift Valley.

Nguo iria ihũthĩkaga nĩ cia rangi wa gĩtĩri, na igagĩthondekwo wega ikagemio na ciuma njerũ cia rangi mwerũ, na mĩgathĩ na nyori nĩcio hang'i cikoragwo ihana hang'i no nĩ cia matũ rĩu ikahang'a nĩkĩo ciĩtagwo hang'i na iratũ igagĩkorwo ci cia rangi ũcio wa gĩtĩri na igongona rĩu rĩgagĩtwĩka rĩgemu na rĩthaka twakĩona nguo icio cia kĩũndũirĩ.

Nĩ macini cia kũrinda ciana, gũĩtagwo kũrinda ciana, rĩrĩa hihi mwana aciarwo atarĩ mũkinyu, rĩrĩa ena kiro nini gũkĩra ũrĩa abatiĩ gũciarwo ena kiro, tuge abatiĩ gũkorwo na kiro ithatũ agakorwo na ĩmwe na kĩndũ, agakĩrindwo hau nginya akinyie kiro icio arendwo.

Gĩko gĩkoragwo kĩihũrĩte kũndũ gũothe, gĩtumi arũti a wĩra nĩ magondereire wĩra-inĩ wao. Thirikari iyo ya kauntĩ yagĩrĩirwo kũiga marebe, okũndũ ohandũ ohandũ, ũtanathíiĩ mũno magũikia gĩko nĩgetha mũndũ akihitũka agaikia gĩko giake, na taũni igakorwo ĩtherũ na matũ matũĩke a kũoya watho mũrũmũ. Kũiga watho mũrũmũ atĩ taũni ĩno ya Nairobi ĩigũo ĩtherũ.

Mbegũ cia mũhuko nĩ ikoragwo irĩ njega nĩ tondũ ciumĩte itũra rĩngĩ kana gĩcigo kĩngĩ kĩa bũrũri. Cigabangwo wega mũhuko-inĩ ũcio na ikamenyererwo na ndawa ũndũ igũikara. Koguo no ikorwo ci cia ũteithio kũrĩ mũrĩmi kũringana na maciaro marĩa ikũrehe mega na maingĩ.

Ndĩ mũgĩkũyũ karĩng'a. Gũciarwo ngaciarĩrwo itũra rĩa kĩambu kũndũ gwĩtagwo ting'ang'a, Na ngagĩkũrĩra okuo, ngekora ndĩ wa mbarĩ ya Ngeni, na ndĩ mũgacikũ.

Nĩ gĩkũyũ kĩ rũthiomi rwa mami, na ngacoka kangĩkĩmenya gĩthũngũ na gĩthweri, na oho ngamenya gĩikamba nĩjaragia, nĩ thiomi ta inya ũguo ingĩaria itegũ itegũtigithĩria.